meetai ilbulabul oitodolitai tene neeku naa meeta naa eninko piyiolou ajo kaa moyian ina nagira kulo bulabil aitodolu koree sii aitoki nkarakii naa nemeetai moyian naitodolitai tene neeku naa meetaa naa eninko teniyiolou ajo kaji naa eikoni teneiboori en moyian nkaraki oree naa tenemeetai ilbulabul nimiyolo ajo kaa moyian ina naa koree miyiolo ajo kaa moyian ina nimiyiolo naa ajo aji eikuni teneikuni ntoki nimiyiolo neeku naa nkaraki naa ina pamaayolo naa ajo kaa moyian ena namayiolo si ajo kaji eikuni teneiborii ina moyian

Ore tenkaraki nemeetae ena pisha ang'as natii enewueji neeku naa niyiolou Ajo kakua nkiasin egirai aitodolu amu metii naa pisha ang'as enewueji ore sii enkae naa miyiolou naa enaketii oleng nkitolunot tenkaraki nemetii naa sininye ene pelo naa oltung'ani ayiolou Ajo kainyio neeku naa tenkaraki nemetii ena pisha nimiyiolou naa Ajo kakua nkiasin egirai aitodolu neeku naa ore enimiyiolou nkiasin nagira aitodolu miyiolou naa Ajo kainyio petii Kuna abila ekuna kidolunot naa ewueji neeku nejia etieu kulo omon

Ore eneiko enkinosata e kuna daikin naasieku pee eyau emoyian oltau, naa nchere kure kuna daikin naasieku, naa kore ang'as enee dukuya naa ebore eilata ninye, neaku naa kore enkaraki ena, neaku naa kepuo ninche aitipir osesen. Kore taa ewueji napuoi aitipir tosesen, naa kepuo naa aitipir iwuejitin natiu ana ing'onyo naanap naa osarge, tiatua oltau, neaku ore naa pee epuku ng'oyo naanap oshi osarge aapiru, nelo naa aaku me aisapuk osarge loim ninye, enkaraki napuo ninche aapiriku naa anaa sii aaku kutiti, metaa naa mekure eim osarge anaaoashike naimita. Neaku naa ore enkaraki ina, kore kuna daikin naasieku, nekipuo naa ayaki emoyian oltau, amu kelo naa oltau aaku mekure naa edup ninye atoosho osarge, meshomo naa osesen pookin, anaa oshieke naosh naa inkulie katitin. Neaku teina oitoi taa epuo naa enkinosata e kuna daiki naasieku aayau emoyian oltau.

Kore indaiki naishori inkera pee etum indaiki sidan, naa nchere, indaiki pookin duo naa naata ninche biotisho, amu ore naa inkonyek naa keyiou ninye naa indaiki naata biotisho inosa, pee epuo naa ninche aasidanu. Kore naa nena daikin najoito keata biotisho naa indaiki sanasana naata naa duo ninche Vitamin B tomon aare, amu kelo naa neaku kore ina Vitamin B tomon aare, naake sidai toonkonyek. Ore sii enkai naa indaiki sii naata enkai toki naji, Omega, enkaraki kelo naa ina naji Omega, naa aret ninye inkonyek, kore naa nena daikin, naa intokin naatiu ake naa enkurma kake neme number one, enkurma ake noshi naidong'oki ake, naa neinosi. Ore sii enkai naa intokitin naijo noo isinkiri amu naa enkaraki naata ninye ina naji Omega. Kake ore entoki naisul oleng' naa entoki naji Carot, amu keta naa ninye afya sapuk anaa sii ake biotisho sapuk alo aret inkonyek.

Kore oshi ake toki natii ninye atua ambulance, naa intokitin naijo olkitanda, tanaa sii eruat nairag oltamwoiyia enapitai, naa akwetie aaya sipitali. Ore sii enkai naa nchere etii naa sii olchumai, oibung'ieki naa sii duo naa entoki naijoyie edrip, tanaa nooshi ariak ashu naa oshi sarge opiki naa oltung'ani. Neaku naa enkai toki naa ina natii atua ambulance. Kore sii naa enkai toki natii, naa nchere etii naa olorika latonie olkitari anaa sii duo ake olaisiayani le biotisho, oduaya naa ninye eramatare ele tamwoiyia, tesiadi naa le ambulance, inakata naa ekwetitai naa aya sipitali. Ore sii aitoki enkai naa nchere, eatai sii aitoki ewueji naibung'ieki oltoo naa oltoo naa otii ninye sugu, anaa naa etii naa enkijape ena oshi naa ena naji oxygen, naok naa ele tamwoiyia teneaku naa duo etaa naa duo keitooki naa enkijape. Neaku naa ina ntokitin natii ninche atua ambulance.

Ore entoroni tenetu iya naa enkerai kilinik metuudi, naa nchere ore ilo sintado oshi oudi nkerai tekilinik naa keeta ninye siai amu, kelo ninye areten ilo seseni lina kera ,metaa tenaaketii kenya moyiaritin nayeuo tena duo moyian naji TB tenaa sii moyian orgoo ootun atum ina kerai, natum ninche seseni ateretene nedum naa ninye ina moyian. Kake ore naa pee eitu iya nkerai metuudi, neeku naa ore seseni lenye, meeta naa ninye ina golon naa nemeeta ina ripore, naripita naake keon meetu moyiaritin. Neeku tenejo naa moyiaritin aatiu enaa nena ana TB Ann lorgoo aetun ,netum naa sesen lena kerai meeta naa ninye ngolon, nepuo naa aitanyamal ina kerai oleng, eidim naa shake nepuo naa ayaki ntokiting naijo noo keya .Neeku naa ina entoroni tenetum iya enkerai kilinik metuudi amu ilo na aitanyamal biotisho ina kerai egira naa ninye abulu.

Ore emoyian naatai egira inkera aalayu mbaare naa tana sii metuudi sii te kilinik, naa enchere, imoyiaritn naa naijo iltipo, moyian sii olgoo naa yioloti ana TB, we moyian naa oloik yioloti anaa polei. Kore naa peaku kegira enkerai alayu naa ina udoto napuoi aud inkera te sipitaali, nelo naa ninye aaku nelo naa ninye atum nena moyiariti. Kore sii eneikuni eiboori,, naa pee elikini naa intomok, meinypoto aadumunye neya inkera enye, kilinik metuudi. Amu ore teneudi enkerai, nelo naa enkerai osesen lenye atumm biotisho nesiidanu, elo naa aaku metum naa nena moyiarin naibooroyu duuake. Neaku naa ina tenkaraki naa ina, neyiare eriki inkera kilinik metuudi amu, kore ake pee eitu iya enketrai enye nelo naa aaku enyamal naa biotisho eye, enkaraki naa nalo naa ninye aaku, ore ake peejo kuna moyiaritin ewutu, netum ninye neaku eitu naa eitanyamal ninye. Neaku naa ina emoyian, naidim inkera ataaku tanaa egira aalayu, neija naa eikuni naa teneiboori.

ore igolikinot naimaa ildakitarini loo inkishu naa nchere ore angas enedukuya, nemeyiolo naa nkiteng airoro, meeta kelimu, ajo eneweji naa naya ore naa oshi ildakitarini loo iltunganak, keliki naa ajo eneweji naa aningito wene wene, nemeyiolo naa niche airoro, ilkitarini loo inkishu aimaa inkaraki naa naaku etaa ninye, olo naa ninye aas ajo aa, ore sii inkae golikinoto amaa ildakitarini loo inkishu, naa ichere ore naa inkishu amu suam niche , nemenyanyukie osintano, nikishukokino enkiteng amu ketii inkishu naarisho etaaduo naa oltamoyiai neeku nena igolikinot naaimaa iladakitarini loonkishu.

Ore kesidai teniwok oltung'ani irkeek lee ARVs teneku etejoki keeta ninye emoyian ee bitia naa tenkaraki ore naa pelo oltung'ani aku eterua aku kewok lelo kake naa keku osesen lenye sidai nelo arare emoyian ata melo duo ayishu kak kearare ake ena moyian ometabaiki enkae wueji naji metaa ele tung'ani ena moyian tenipimi kake keeta ake naa nkaraki etoko Leo keek aitasheki pii mehomo lelo keek naa aku atar ena moyian mehomo adoyio oleng metaa kidim nijo metaa ele tung'ani emoyian kae teneyid oltung'ani eitu ewok irkeek naa kelo ena moyian aitanyamal nelo sii oltung'ani arashu nkulie moyiaritin amu ore oshi bitia neme ninye Naya oltung'ani kake nkulie moyiaritin nayaoare oltung'ani nepuonu nepuo aitanyamal poo kota neeku ore tenkaraki ena kenare neyid oltung'ani olchani amu teneyid nelo aitanyamal kewon

Ore pee kesiokini abak malaria naa kisidai tenkaraki ore naa oltung'ani otabaki asioki nelo ninye aishiu nelo naa ena moyian aku etasaraki aiboyo Eton eitu eruk osesen pookin ashu Eton eitu ear wuejitin ena tosesen ena elukunya ore sii enkae ore eniko tenibooyo enkishui ore pee eku eitu kesiokini abak oltung'ani nelo naa ajing osesen pookin nelo sii aku penyo nepuo ildawai aas esiai aretu enkishui enye neeku ore tenkaraki ena ore pee esiokini aiboyo naa kelo naa ninye aiboyo enkishui amu kelo naa ele tung'ani aishieu enkata nabo kake ore peeku etapalayioki oleng naa kelo naaaku kidim ake nishori ildawai nemenig nitoki Aya neeku nejia eikuna enasikini abak oltung'ani malaria pee elo aibooyo enkishui

Kore eninko teneaku ira oltung'ani le VCT, pee iret oltung'ani oata emoyian e biitia, naa injere, ilo naa aitoton ilo tung'ani, niliki naa ajoki inchere, kore ena moyian naji biitia, njoo duo aa empyian torono nemeishuuni amu meatai oldawa, kake sii mee emoyian nayaa oltung'ani kata nabo, naa emoyian sii ena naaku ilo ake oltung'ani anya enkishui ino,, ebaiki iata. Niliki sii aitoki njere, keatai naa sikuisi naa tekuna olong'i, ilkeek oji ARV, laaku kore peejo ninye eok tenkata pooki nanare, nelo naa aaku kelo naa enkishui enye aaku sidai, pelo sii aibooyo ina moyian pee melo naa aitanyal ninye. Nintoki sii aliki njere, kore naa enkaaraki nikitutumieki ena moyian e biitia, nemee musho enkishui, kake indim ake nilo aas isiaitin linono, nilo sii ake iyie abikoo naa, amu ibik oleng' teneaku iokito oltung'ani ilkeek le ARV, abaiki iata ina moyian e biitia. Nilo sii joki nchere, meshomo naa ninye anya indaikin sidan, naata naa biotisho naa peelo aret osesen lenye.

Kore leng'eno lindim atiaki oltung'ani oloito iroruat enkibelekenyata, naa nchere, mee torono duo enkibelekenyata, kake teneaku naa iyata siiyie enduata nilo naa aduarie ina kibelekenyata, pemelo naa aku einyal enlkishui ino, irereyie naa ajo pee imbelekenya, ilo sii ake aliki nchere, kore enkishui naa enkishui naa peewuenii teseriani, kake njoo duo siiyie ajo itodua ina kibelekenyata, shomo naa anaa enekirikoo eng'eno ino, kake mee sii iltung'ana lekirumoki, tnaa naa kijoki taasa nji amu naa kesidai, anaa meias inji amu mee sidai. Kore sii aitoki enkai naa nchere, iliki naake ilo tung'ani ajoki, njoo naa tenilo sii aas ina kibelekenyata, shomo naake iyie toduai naa iltung'ana liboitare, aaku naa kelo naa ina toki nelo aitibir naa ilop tung'ana liboitare entaa nabo, anaa sii elo naa aor intai naa emintokiki aaning'o. Neaku naa lelo naa ilomon leng'eno, liindim naa atiaki oltung'ani oloito ilomon lenkiroruata.

koree entoki nanu kesidai eudoto oo nkere tebiotisho enye naa inchere koree pee eudi enkerai nepuo naa arereten isesen lina kerai metaa ore enkata najo kenya imoyiaritin ayetu nelo naa nepuo nena moyiaritin aaatum ina kerai enaa sii ilo sesen elo naa aku ketii naa ninye nayieuni nelo sii aaku naa keraretene peetum naa atara ina moyian koree sii enkae naidim atejo kesidai eudoto oo nkera tee biotisho enye naa inchere ketii irkiek lolo aa peudi enkerai nemetum kenya ake imoyiaritin naaje tenkishui enye pookin enaa metabaiki oltung'ani kitok enaa sii metabaiki naa ninye aidip enkishui enye amuu ore taa atiu enaa iloshi kiek oudi iltung'anak te kilinik laio taa ile moyian natupukuo aduaki emoyian orgoo tena tibii naa irkiek lelo laku ore peyaku ituudoko enkerai nelo ina keri ninye abik enkishui enye pookin ituduake eitu etum ina moyian naatiu naa ena noo tibii kake ore naa enkerei nitu eudi naa kelo naa ake ninye anyamalu amu koree naa ake nena moyiaritin pookin peeji ootu netum naa sesen lenye tererena nepuo naa aitanyamal ninye oleng'.

Ore paa sidai tenikiudi aibooyo emoyian ecorona ,naa enchere kore tenikipuo aud naa lemeyian ecorona, nelo naa ilo shani areten sesen lino metaa ketii metaa ketonita naa ake ninye arare ina moyian nkata pookin tenejo ina moyian wou. Neeku ore pee kituudoki naa ele shani lecorona aibooyo naa corona, naa kelo naa aton ,kake ore naa nkolongi najo corona ootum iyie, nikilaikino nikinkunaniko amu ,kelotu naa ninye atum sesen oteretene odup naa ataarare ina moyianOre sii abaiki tenikiudi aibooyo ina moyian ata naa iyata ina moyian, naa kilo duake ninye aret amu ore nkaraki ina ,nelo aretoki sesen ataarare naa ina moyian, amu etaa naa duake kiti ena moyian atua sesen. neeku naa ore tenakaraki ina nasidai naa tenikiudi aibooyo naa moyian e corona ,ata teniyata abaiki duake yie ina moyian ecorona.

Ore enikoo njooi pee eiboyoo emanaroti oo moyiaritin nayawu enkare too iltung'ana lee murua ore oshi enaiko Nena moyiaritin nayawu enkare pee emaana tiatua emurua naa tenekuu metaa iltung'ana njooi nepuo aas Nena mbaa enye Nena naishaa nesii tonjoi to wuejitin nimishakino ore naa pesha enchan netumoki elo chafu ewuejitin newoki metaa ore pejo ninche ajoki ore enchomi eyawua enkare nawok nepuo naa ninche arashu Nena moyiaritin nayawu enkare natii ena cholera neeku ore eniko njooi pee eiboyoo naa ore naa peeku keetae njooi kila iltung'ana pookin nemelo naa elo chafu aku ketii wuejitin nimishakino nemetum naa enkare entoki natumo arumoki ewuejitin netumieki enkariak nawoki neeku ore tenkaraki ena nenare naa neet iltung'ana pookin njooi pee epuo naa ninche adol naa njere meetae iltung'ana opuo aas ena mbae too wuejitin nimishaakino pee mitoki naa enkare Aya elo chafu ewuejitin netumieki enkariak nawoki enaa sii reyiata

Kore esidano le osintano le Polio too inkera, naa nchere, ore naa peepuoi aud enkerai ee sintano le Polio, nelo naa ele sintanu alo aramat osesn le ina kerai, nelo sii areten ina kerai, metaa ore sii enkolong' naa najo emoyian e Polio wuou, nelotu naake ninye atum osesen oteretene, laaku keanyita oshiaake, ina moyian meeu pee earare. Ore naa peejo ina moyian meeu netum ele sesen oteretene, nearare osesen lena kerai naa, nelo naa aku ninye oisul, amu medup naa ina moyian osesen oteretene, teneaku naa etuudoki enkerai osintanu, kore naa tenkaraki ina, nelo ina kerai aaku keisul ninye , nemelo naa ninye sii atum ina moyian e Polio, amu menyukore naa enkerai, neitu eudi, neaku ore pee ejo ina moyian wuou, nelo naa aitanyamal ina kerai, neaki naa emoyian nalo sii duake aar iloik llenyena, anaa sii mekure eata enkerai inkaik, onkejek naagolu naabaiki neitasheiyie. Neaku ina taa esidano ele sintano le Polio, toonkera.

Ore esidano nasishoreki irng'anayio lee contraceptive tenkiboroto oo ormarei nn njere ore naa kulo nganayio lee contraceptive nemeniche naku kedol iltung'ana Ajo intumiarita enaa taata eloshi sindano opiki oltung'ani enkaina keju kedol ake iltung'ana Ajo enyokita naa aiboyo ormarei tele sindano neeku ore kulo nganayio iyijio ake oltung'ani lemeeta oltung'ani oyiolo elo naake aiboyo ormarei lino tenkoitoi naakmwyiolo ilchoreta Ajo eborita ore sii enkae na ore kulo nganayio naa kelelek bei meeta naa ninche enkata nadoo napuo aas esiai amu ewok aa ninche enkata nidol Ajo edim nitum enkerai niwok naa pee mitum ena kerai nilo naa aas tenkiboroto ormarei ore oloshi sindano lipik enkaina naa keeta limit olarin emiet ore ele naa meeta ninye limit naa meeta oltung'ani olo ayiolou Ajo eyata neeku kisidai ore pee etayiwua nimisho nimiwok niton eitu ewok nilo naa aisho

Kore elaata osesen te kulubaro naa keilepunye biotisho osesen amu inchere kore naa osesen oota niniye olakitae naake ninye nemenyukore naa noltungani oton ake ninye awen ake ainos indaa neton. Amu kore naa ale tungani olakita osesen naa keeta naa osesen lenye ingolon abaki narere imoyiaritin duake nkulie naaku keidim duake netu alde tungani lemelakita ninye osesen, nepuo naa aitanyamal. Kore sii aitoki inkae naa kore ake piilak osesen anaake naa kolo naa aaku keret naa ninye osesen amu ilo sii iyie naa atum naa ingolon, nilo naa aaku sii iltungani oaku idup duake ataasa siatin oogol ngaraki naa naa egol naake osesen lino, menyunyukore naa kuldo tunganak kulikae lemelakita naa sesen. Naaku inia taa paa kelak naa osesen, kore naa ilaata osesen naa keata biotisho oleng tosesen.

Ore eneiko pee eiteng'eni emurua peyie erasaa naa erishata naatai ingolikinot, neton naa duake eyanyitai eng'ari ooltamwoiya, naa ncher, kepuoi naa aiteng'en iltung'ana naa entoki naji first aid, metaa ore naa duo ake oltamwoiyia lenye, nepuo nnake sii ninche abak naake ewuen naa eyanyitai ina aari, naya naa ninye meshomo naa atum embaare, naa naisul naa toosipitalini. Kore sii enkai, naa nchere, keyiare naa neatai naa temurua naa ilyung'anak naake laaku ninche ilaisiayiak le biotisho, oitayu aate ninche, amu ore pee eatai lelo aisiayak oitayu maate, nepuo naa ninche aaku keyiolo naa ninche atabak oltung'ani, ata abaiki eton naa ebau inaari oltamwoiyak. Kore sii aitoki enkai naa nchere, kore peaku naake eata iltung'anak naake ilkeek lenyetoo nkang'itie, naa sii ilkeek naa sii duo meaku ilkeek torok, laaku olkitari openy loisho oltung'anni, nepuo naake ninche aaku kesaru enkishui oltung'ani, amu kepuoi naake aisho oltung'ani ilkutitik keek, oitadoiyo ebnaiki emion, eanyitai naa oltung'ani mekwetieki sipitali teuna ari oltamwoyia.

Mesidai teneoki enkare ormusereji na tangaraki ore na enkare ormusereji nemesidai amu miyiolo ajo kidim niimua na ewoii natii ormusereji onapatita enkare osiwej oonchoi nidimbna netanangate nona ariak tewueji naje naaku ore na pilo iyie aok inaare ormusereji indimbnaa nilotu aaki keon nyamali tenkaraki indim na niyaki keon moyiaritin na nayau nkare natii anaa kolera neakuore tenkaraki ina nemesidai ake duo teneoki enkaee ormusereji ore na enkae toki metaa meoki enkare ormusereji na elnchere ore nkariak ormusereji metaa ituepiki ildawai oar imoyiaritin tenewueji na naetumye neaku kenaere metaabtenaku iyie ook na iyieu niwol amu miiata enkare nieok nilo na ayier metanangari pitumoki naa aaok a enkare sidai amu ore na inakata neshomo na aar imoyiaritin tiatua inaare ino.

Kesidai teniiki inkilani toolaini, alang' tenik too inkujit, arashu ilkeek, enkaraki ore pee iik enkila ino tolaini, nelo naa osiwu aipirpir, neosh sii enkijape, nelo naa ina kila aaku kesidanu ninye. Kore sii enkai naa ore enkila natiikaki tolaini, nelo naa ninye aaku intalama naa ing'uesi, naatu duo ake taata ilaisur, anaa naake inkulue ng'usi naake enkop, anaa sii ake inkulie ng'usi nekiaki emoyian olchoni, tenekiwuo naake aitelekino osesen. Ore sii enkai nyamali naata teneppiki inkujit, naa ore inkujit naa keimita ing'usi kumok, amu keimita duake ing'uesi enkop anaa duo ake ilaisuriak, anaasii abaiki nkulie ng'usi torok, naaku ore peaku eshomo naa ninche ashoroo nena kilani inono, kore ade ake yie tenijo inchopokinoi ana intoipore ina kila, nilo naake iyie aaku iyaki kewon enyamali sapuk amu ebaiki nilo arasu imoyiaritin, neaku naa naayau naa nena ng'usin,. Neaku ina naa peaku aisidai, teneiki inkilani, tolaini alang' toonkujit anaa sii tolkeek.

Kore intokiting torrok naayau enkisiayiare enkasi naitobirieki ilkeek looltung'eta naa njere ore naa tele kasi loitobirieki ilkeek nilo naa iyie aaku nii'dim nilo aokoo lelo keek enaa sii aokoo engijape oolelo keek too ngumeishin nilo naa iyie arasu imuoyiaritin. Koree sii ngae kore sii abaki naa biyotishu ino iyie tengaraki iyie itii ele kasi naa naitobirieki ilkeek naa nchere ilo naayie aitanyamal biotisho ino amu in'dim taata nimiyata ingilani sidain enaa intokiting naishopi aibokie ebaiki naa ngumeishin tenebo inkonyey ongutuk pee melo naa awokoo naa ngijepe naingua kulo keek neeku ina taa ntokiting torhok naayau naa enkisiayiare enkasi naitobirieki ilkeek oontung'eta.

Ee ore oldirisha le busher, naa enkilasi eitobirieki, nesipa naa ajo sii meing'uari naa ebolo. Naa tenkaraki, ore naa teneaku eitu epiki ninye engilasi, nelo naa aaku kekwetu ake ing'uesi, anaa sii duo ake ilanjong'a, nejjing' naa atua ine wueji ainyal naa nena kirik. Ore naa sii ebaiki naa ekuro, eidip sii kuro duake nelotu anaa ekijape nananpita ekulukuoni, nelo naa aitaaku naa eshomo naa aitaruo ninye nena kirik naamiritai tiatua ine busher. Kore sii enkai naa pemeing'uari ebolo naa enchere, kore naa ebaiki naa indaiki oltung'ana naatii atua ine, nemeing'uari naa ebolo peemepuo naake ing'usi tnaake naa nkulie tokitin torok aajing' naa. Nelo sii duake ninye olikai tung'ani loata ninye, lomon ilbaa torok, alo naa ninyte anang'aki naa ninye isayieti, atua nena kirik, naamiritai teina busher. Neaku ina taa paa kore naa oldirisha le busher, naa lengilasi nemeing'uari sii ebolo.

Ore enkolong' napuonuni aaya oltaka too intauni aang', naa nchere, enkolong' naa ninye e alamisi, tekila wiki. Naa ore naa ina olong', kenare metaa kila oltung'ani, netipika naa oltaka lenye boo, nepik sii enkardasi oshi nanapieki, meuu naa ari narapu oshi oltaka meewa naa ilo taka. Ore sii enkai, naa keyau naa enyamali, ilng'usil, leina taka, teneaku naa eitu esiokini aappuonu aaya. Ore taa enyamali nayau, naa nchere keisamisu naa ina kop, nelo naa sui aitanyamal enkiragata oonkera, amu ,etumoki inkera aitoki airaga, nemetumoki naake duake ashom te boo, ewueni naake duo ninche aadala. Kore siienkai aitoki, neaku ore ng'usil naa kelo naa aaraa iltung'anak, amu eidim taa duo naa enkoteli imirita, neaku naa ore teneaku etii oltaka boo, neitu esiokini awuonu aaya, nelo naa aaraa ilkastomani, neaku naa milo iyie amirisho enkaraki naa nemoyu iltung'ana nepuonu naa anya endaa ttewueji naa natii olng'usul lloltakataka.

Koree enkinasata endaa ashua ke ntokitin nituejo oldakitari tontuan na nchere keyau ninche enyamali tenkaraki ore ntuan na ltunganak aoaku ninche ninosa ntokitin ana enatumo amu me oltungani ake lekawaida kake ltung'anak enkinasata endakini ashu duo ake nkulie tokitin ake amu koree taata tenepuo ainosa ntokitin matejo etejo oldakitari minosa kidim nepuo ayaki nkera nyamalitin natii nkosheke enye amu keok ntokitin natiu anaa naishi na kelo aitiraa kenya na dukuya inakerai neme sidanu naake ore si atoki nkae nidim pepiru enkosheke oleng n lakino kenya ninye atoi nepuo apoki tieta pepuo adany nkosheke petumi aitau inakerai neaku ina taa nyamalitin nayau nkinasata ondakin metejo oldakitari tontuan.

Ore naa nkaraki neikumok lkeek lesero obak moyiaritin, naa kesipa sii ajo keikumok ,ore sii nkaek naa nchere pee yiolou olchani oishiaa laa tinilo naa aok nining naa ajo etonyorayie osesennilo siiyie naa aning ajo itoningo sidai amu indim naa pisiong nining nake ajo itagolo metaa idup sii ainyio ataasa rkulie siatin. niyiolou taa inakata ajo nchere olchani oishaa taa itoko ,ore sii nkae naa nchere indim sii niok lchani nining naa ajo iyata moyian ,iyata duake moyian enkoshoke metaa kerii na nkoshoke ,ore naa peeku naa ishomo aok lchani nigem naa ana ipal ina kiriata niyiolou naa ajo olchani oishaa itooko, nindim sii niyiolou duake abaiki ajo meishaa ele shani litooko tenidol naa ajo kinyaak ninye aponiki mpoyian tena siai kishomo naa aitanyamal aitoki naleng. ore taa tinakata niyiolou taa ajo olchani lemeishaa itooko.

Mee sidai osiwuo loing'ua esimiti te biotisho aang'. Naa ore naa eneking'o pee kintapaash aate ena, naa nchere, ore naa peepuo naa iltung'ana aas eiai naaku duo lenchetare, laaku keitumiari naa esimiti, nepuo naa iltung'anak aaku, keata ang'as naa ee dukuya, kule naa naok, peepuo naa aret ninye teneaku eshomo naa ninche aisugaa naa ilo siwuo naa loing'ua naa osimiti lekitejo naa mesidai. Ore sii enkai , naa keyiare naake metaa peaku naake keasishore oltung'ani osimiti, anaataduo tenchetare oo inkajijik, nepuoi naa aduaya inchere, tanaa keata naa iltung'ana nooshi tokitin naibokieki naa siwup torok pee mejing' inkumeshin, tanaa sii duo intokitin naijo noo mask. Neaku naa ore enkaraki ina, nekau naa neija epuoi naa aiko, pee kintapaash aate ele siwuo torono, naa oing'ua osimiti, lolo naa aaku keinyal naa biotisho aang'.

Meishaa tenipik encheta niyierishore enkop natii enterit. Naa ore naa pemeishaa, naa nchere, ore enterit etii ninye intokitin kumok, amu ore tenterit, naa kerapu naa ina toki inchafui, laaku keidim nekipuo aayaki iinyamalitin, te biotisho ino. Neaku naa ore enkaraki ina, nemeishaa naa pii teneiragieki naa encheta niyierishore enkop natii enterit. Ore sii enkai na nchere, ore ina terit naa keta ninye i tokitin kumok, amu indim duo neidasha oltung'ani, oshomo naa anapu ninye eneidash olikai chafu anaa taa olchafu anaa taa ilchafui loonhooi, neyau aiitoki ninye neidashie ine wueji. Metaa ore naa pee ijo iyie iragoe anaa intepero ina sheta niyierishore enkop natii enterit, nirapu naa io cchafui loonchooi, nilo naa aitoki apik atua endaa, nelo naa arasu ioyiaritin oonkoshua, nooshi naa nayau olchafu oing'ua inchooi. Neaku naa enkaraki ina, pemeeishaa naa pii, tenipik naa encheta niyierishore enkop, natii niinye enterit.

Ore eneiko enkiguran e mpira pee eilepie biotisho enkishui ang', naa nchere, ore naake peaku epuo iltung'anak aiguran empira, naa nchere elo naake ninye ilo tung'ani aaku kelo naa ninye aitaas osesen naa mazoezi naa sii kelo naa alak osesen. Ore naa oltung'ani oiguran empira, nelo naa osesen lenye agolu, nelo naa sii duo aaku tanaa oltung'ani opir ninye alang' anaa duo nayieuni, nelo naa aitadoiyo ina ilata tosesen, kake nelo naa aponiki ninye naa metaa naa eng'olon, tiatua inkiri metaa sii nemeilata naa noshi naidim neaki imoyiaritin anaa ore taata emoyian oltau. Neaku naa ore enkaraki ina, nchere neilepie naa ina toki biotisho enkishui yiang', amu kepuo naa iltung'ana kumok, aalam imoyiaritin, nelo naa aaku ake sii kuti imoyiaritin naayau taata intokitin naatu anaa empiron naa nagiroo naa nayieuni, anaa sii duake imoyiaritin oltau, enkarake epuo naake iltung'anak naake aiguran naa nepuo sii ninche naa adany naa eilata, nepej isesen naa ina ilata naa metaa sii eng'olon naa tiatua ilo sesen.

Ore enyamali tenenyai inkukui o nkirik naudo te biotisho aang', naa nchere, kepuo naa nena tokitin ayau ninche enyamali, amu kepuo naa aitopir osesen nagiroo naa enayieuni, nepuo sii ayaki iltung'ana imoyiaritin torok, anaa emoyian oltau. Kore naa tenkaraki ina, naa kore naa enkai nyamali aitoki nayau naa enyata oo nkukui, o inkirik naudo, te biotisho naa nchere, kepuo naa niche aitoki aisho iltung'ana, meshomo naa iltung'ana aatum imoyiaritin duake naijo noo Cancer, enkaraki naa ore eneikuni oshi tenepeji kuna kukui, naa ositima naa epejieki, entoki naa naaku naa keidim nelo aaku keyau naa ninye emoyian naijo noo Cancer. Neaku naa enkarake naa ina, peatai naa enyamali sapuk, tenepuoi naa ainos kuna kukui, naa ninche o inkirik sii naudo te biotisho oltung'ani. Neaku naa ore naa tenkaraki ina, enare naa nepal iltung'ana ina nyaata oo nkukui, o nena kirik naudo, te biotisho naa enye, peepuo naa atum biotisho sidai.

kore oshii peejekini iltamoyia meinasa endaa enaa sii irmosor egira aishiu naa tenkaraki korree naa nena daikin naatiu enaa irmosor neeta naa ninche biotisho oleng` nepu sii aku keeta enggolon tosesen metaa oree naa ilo tamoyiai ogira ninye aishiu nelo naa ninye atum naa biotisho nasieku nelo sii naa aishiu nenkata dorop oleng` neeku koree naa nkaraki ina entoki naa oshi peejokini ninche meinasa nena daikkin naijo irmosor egira aishiu oree sii engae aitoki peejokini enasa intokiting` naijo irmosor egira aishiu naa nchere indaikin naa nena naadup osesen atanyaala pokii sesen loltamoiyai amu ore taa pincho oltamoyiai kulie daikin naagol naadua ake atanyaala tiatua osesen nelo naa niinche aaku mesioki naa ninche oret ele tamoyiai naa aisho engolon neeku oree naa indaikin naijo duo noo irmosor naa kepuo naa ninche ayaku indaiki akenaanyor osesen nadup sii osesen oltamoiyai naa atanyaalaa tenkata kinyi nelo naa aisho ilo tamoyiaii engolon nasieku.

Ore enyamali naayau enkinosata oonkirik naatu esimu o nkishu, naa nchere, ore naa ina simu oonkishu , naa kelo naake ninye aishunye enkiteng', kake keyaki oltung'ni enyamali, neaku ore naa pee ijo oltung'ani inosa inkiri enkiteng' naishooki naa ilo shani, nilo naayie aaki kewon enyamali, amu indim nekilo aaki enyamali enkoshoke, anaa sii ake inkulie moyiaritin, kake kanyor taa nanu ainosa inkiri, amu ore naa ikiri naa keata ninche biotisho oleng', nepuo sii areten osesen, peepuo naa aisho eng'olon. Ore sii aitoki inkiri, naa ninye taata indaiki nainos ilmaasai, anaa duake naa inkatitin kumok, enkaraki naa nemekiata naa apa iyiok kira naa ilmaasai, inkulie daikin nekinos, neaku kore naa enkaraki ina, naa kanyor naa nanu ainosa inkiri oleng'.

Kesipa kesidai nkwatata tebiotisho naa tenakaraki kore naa pemoki iltungani akwet nelo naa ninye aaku kelakita isesen lenye nkata pooki nelo naa aaku keret naa isesen lenye pelo naa aaku mekure etum ninye moyiaritin anaa taata moyiaritin nayau duake mpiron sapuk oshi nagiroo nas nayienu naijo taa moyian oltau . Kore siae toki nkae sidano nayau naa kwatata naa nchere kolo naa iltungani agolu nolo naasininye aaku kore naa sarge lenye nekwet naa tesesen aitobiraki nelo naa losesen aaku itumiate naa loosarge nolo naa aitoki ninye adany nkinyiret , neyiolo naa ajo kolo naa tenedal iltungani nkinyiret nolo naa aitai lchafu tiatua iseseni tonkoitoi naa iniashumbi naitai tenebo naa woniekinyiret enye naaku naa inanaa sidano nayau nkwuatata tebiotisho oltungani.

Kore entoki narikoo KICD egirai aashetu mupang'o enkisuma, naa nchere, keatai naa opa olturur lotipikaki, meshomo naa ninche aisabaki imuruai naaje, aiparishore intoiwuo, olaing'eni, o inkera sii, metaa eyooi naa ajo etaa enkisuma eyouni. Neaku naa ore naa tenkaraki ina, neyau naa opa ninche eripot enche, metaa iina report naa egira KICD, asujaa, epuo naa ninche aashetu naa emupang'o e enkisuma. Kore sii aitoki enkai, naa nchere, keta naa KICD ninye, ilaing'eni kumok naa looyiolo ninye , eneikunari naa baa naa enkisuma, metaa kepuo naaku sininche metaa keata naa sininche ina mupango, nalo naa KICD naa asujaa, elo naa ninye ayau ilomon ng'ejuko, tiatua naa mupang'o enkisuma tele osho le Kenya. Neaku naa inatoki naa nagira arikoo KICD, epuo naa ninche aashetu mupang'o ng'ejuk enkisuma.